Bedo gi nyamburko konyo anyuola e weche mag kungo, kungo pesa kendo pesa mitiyo go seche ma giwuotho dok piny. Kendo ka familia nigi nyamburko, be konyo gi seche ma giwuotho giyudo kinde mar bedo kanyakla, kinde mar wuoyo kendo kinde mar dongruok kaka familia. Nyamburko bende konyo e ote matindo tindo ka idwa kao gimoro ei center mantie machiegni konyo e oro ji mapiyopiyo.

Ka an thuolo ajatugo tuke mopogore opogore. To ng'enyne ajatugo adhula e pewe mag mbalariany. Kinde moko be ajakaw buge mopogore opogore nikech ang'at mohero somo kendo asomoga. Kata kinde moko be ajakaw simba kadonje ong'we yamo kendo ka ang'iyo gik mopogore opgore moket e yi mbui. Anya wuoyo go osiepena manie mabor. Kata anyaneno sinema ma opogore opogore mantie mbui. To gimoro kendo ma atimoga ka an thuolo anya kaw buk miluongo ni muma anya somo mondo ang'e mang'eny kuon ng'at miluongo ni Nyasaye.

Nitiere gik mopogore opogore ma ute thieth timo e gwenge, to moloyo gweng' ma aaye, gweng' mantie e piny mar Suba. Achiel ute thieth chiwo puonj, kendo gibiro e gweng' ka gipuonjowa kuom tuoche ma opogore opogore motuch egweng' mano miyo wabedo gi ng'eyo mar tuo kendo wang'eyo ni kamae otimre to ng'ani tuo to waringo gi ng'ani e osiptal. Gimoro kendo ma ute thieth timo, nitie yedhe ma sirkal ochiwo monego bed ni imiyo ji nono kendo ute thieth chiwo nonrono kendo ginyisowa chon mondo wang'e ni nitie yedhe mosebiro e osiptal. Moloyo kuom nyithindo monego oyud chanjo, ute thieth golo jok ma osiptal miluongo ni chius. Gibiro e gweng kendo gipuonjowa, gimiyo nyithindo chanjo kendo mano konyowa mi nyithjindogi kik yud tuoche matindo tindogi. Gimoro kendo maute thieth timo ei gweng' ma aaye aa ute thieth puonjowa e weche mag ler. Kendo maa konyo wa e geng'o tuoche matindo tindo kaka cholera gi typhoid. Kendo nitie kinde ma ute thieth makre gi sirkal ma gweng' kendo giyweyo gik mopogore opogore, giyueyo aluora kaka i chirni , chiro maduong' ma dala, kendo ka kuom yueyo.

Kambi mar ong'we yamo ni nyalo, ka en kambi mar tiyo e redio, ginyalo chako tiyo gi dhok mar jopiny no. Kagitiyo e piny luo to ginya tiyo gi dholuo kar tiyo gi dho jo wangere kata dho jo kiswahili. Mar ariyo ka en kambi mar wang' jowi, ginyalo chako tiyo gi pichni, kendo pichni go gibed pichni ma ng'ato nyalo neno to nyakelo ne weche mopogore opogore e obwongo ne. Moro kendo, ka kambi ni nigi pesa moromo, ginya kelo puonj mane nitie ndalo machon, iluongo ni puonj mar adok somo. Kendo puonj ni nyalo konyo joma onge ng'eyo gi mondo opouonj gi gik matindo matindo. Gik moko kaka ng'eyo weche mopogore opogore mag kisungu gi mag kiswahili. Weche mana mantie mapiny makonyo gi mar dak e ngima gi ma sani ka sani. Bende kambi ni nyalo wuoyo gi sirkal mar gweng' no mondo owuo gi sirkal mar jotend piny mondo gimed gero skunde mondo nyithindo odhi sikul kendo okony jonyuol gi e puonjruok mopogore opogore.